Pikchaini komito kamet nemito koyae boisiet. Boisionitok ko nebo kesetab michelek. Ngaroo anne pikchaini konyo metinyu ngalekab kekes muchelek amu muchelek kocham kogole eng komosta nemito beek anan ko ainet situn konyekeges ndakakorurio.

Eng pichaini komito biik che tagu kole mi kowichi miwek. Eng kokwenyo achek komito kolsetab miwek agokole biik miwek asigopit kwaldachi kampunisiek chebo sikaruk. Kingobo tai ayoe anne boisioni ko kimokonyumnyum boisionito amun magat iwe imbar ak korok itau itil miwe choto ak ketoi kewich anyun keip olemito karitab kampunit anan traktetab kampunit.

Eng pikchaini komito biik cheterter alak eng yutok kotagu kole kametisiek ko alak ko murenik. Chitugul eng yutok kotindoi mogombet. Tagu kole biichu komi imbar agomito ichek kotemisie. Abwati ale moche kotemis asigopit komin tuguk cheterter. Much komache komin ichek bandek anan agot ko ngendek.

Eng' pichaini komito chito nekese nyanyik, nyanyichu kotoku kolee kikikol en kootab selele, Yoon imoche ineet chito boishoni boo kekol nyanyek komakat kocheng selele asikobiit kochob kotab selele, korok kokol nyanyek choto ak kokany aitun korurio kokes inee nyanyi choto ak kwalda kwoldochi biik en siroo anan ko biik chemoche kwaal nyanyik.

Chang ainosiek chekenyoru en emetab Kenya, ainoshe choton kinyoru en emetab Kenya kocheu Tana river miten Nzoia ak alak cheterter ak inyoru ilee en oinoshe choto ko ainet neo en komosto nebo Nyanza ko inetab Nzoia ak konayat ainoniton mising en emetab Kenya kolee ainet nee hatari mising ko cham ko hatari mising ainoni en betut non roboni anan ko kosorwek chombo robta.